Gũkũ nĩ mũgũnda na kũrĩ na ũrĩmi ũrathiĩ nambere, rĩu ũngĩenda kũruta mũndũ ũhoro worĩmi ũyũ rĩ, wagĩrĩrwo rĩrĩa ũkwambĩrĩria kũhanda mĩmera ĩno, ũmũĩte ũmuonererie ikinya gwa ikinya, ũrĩa mĩmera ĩno ĩhandagwo, ũrĩa ĩtungatagwo, na nĩgetha ĩhe mũndũ ũmithio, nake mũndũ ũcio nĩekũnyita, tondũ maũndũ marĩa mothe ũgwĩka thĩiniĩ wa mũgũnda rĩ, nĩ ũrĩmwonagĩrĩria nake akagĩa na ũmenyo ona ũgĩ, tondũ nakuo kwĩragwo atĩ wamaitho ti warũthiomi, koguo wamwonereria ũrĩa ũreka nĩekũnyita, ona nĩekũmenya nĩguo onake, ahote kũruta wĩra ũyũ na eyonere umithio mwega.

ici nĩ mbembe cirĩkĩtie kũgethwo, igaitwo handũ hamwe nĩguo icoke cithandũrwo, ciĩkĩrwo makũnia-inĩ wega, cihũrwo ndawa ya mbũca, icoke citwarwo thoko, na iria igũgĩtigwo rĩ, mwene nake akĩyonere irio, ithuĩ rĩrĩa twarĩmaga mũciĩ tũrĩ anini, nĩ tuonaga wĩra ũyũ wĩmũritũ mũno, tondũ tũngĩarĩkirie kũgetha, nĩ tweragwo tũciĩkĩre makũnia-inĩ manini, tũgagĩcihũra ĩnĩguo igĩthandũke, twarĩkia gũthandũra rĩ, twathuranagia mĩcakwe tũkamĩiga handũ, nacio mbembe tũgagĩciĩkĩra wega makũnia-inĩ, nĩ twanogaga mũno tondũ wĩra ũcio nĩ mũritũ, no ningĩ nĩ twakenaga tondũ ithuĩ, twarĩ na kĩyo mũno gĩa kũrĩma kwoguo tũtiagaga irio, tũtingiahũtire tondũ twarĩmaga kwa wĩingĩ, ona twanoga, nĩ twamenyaga atĩ, nĩ tũkwĩyonera umithio, na ningĩ notũkwĩyonera gĩa kũrĩa, na tũgakena nĩ ũhoro ũcio.